Nyathini nikod tuo, to tuoni inyalokel kod, nok mar chiemo kwom nyathini kata nok mar arita maber kokalo kwom jonyuolne , mae en tuo ma onego obedni inono ahinya nikech ii nyathini okuot marach to kendo mae nyalokelone chandruok mopogore opogore manyalo kelone nyaka thoo.

Mae en sambusa, ikao ngano to idwalo maber kagima idwalosogo chapat, ka isekande maber, to igoyo chapat moko matindotindo mareprep mang'eny, aeto ikao ngano moro to irudo ei okombe moro, kaiserudo to ikao olayo to ikete kendo tichwako maber ba chieg' ka osechiek to ichiele maber, ka isechiele to okiketne soup aeto iloso ngano ma nende igoyo kaka chapat matindotindo kande, ilosogi maber to ikao olayo to iketo e iye, ka iseketo e iye to ikao salad e kendo to salad chwakre ba chieg, ka salad osechwakre ba ochiek to ikao gima ilosono to imako dhogeno gi gam maber, gamno en ngano moro manende irudocha, kisemake gi ngano ma nende irudono to ikawe to iling'e ei moo kanyo ba nyaka ochieg to emaochiek owokgodo kamae.

Pith mar gwen, karkae aneno ka opidh gwen mang'eny ahinya , to en gimaber ahinya nikech pith mar gwen en pith man kod pesa kendo en gimamiyo ng'ato ng'ere ahinya nikech pith mar gwen jii mang'eny okohero kaluore kod tuoche kanyakla kod thoe, aeto kod kwo mar gwen ma bende ng'enyne nitiere e aluorawa, pith mar gwen en gimadwaro chuny kendo odwaro pesa nikech gwen gin gikmachiemo secheduto kendo gin gikmadwaro arita maber kendo gidwaro kamaliet kendo gidwaro nyaka ot ma bende ogernegi ma gidakie . Pith mar gwen en pith maber kaka aneno ka ng'atni oritogi karkae kendo gwenne chwecho, kendo gwengi nyakabedni gidak maber, nikech giyudo chiemo moromo, giyudo pii moromo kendo ginindo maber, kamalerbe , karka aneno ka gwen ng'enyie kendo gwen odak maber kendo gin gwen ma rochere ahinya.

Pith mar gwen en pith madwaro pesa, kendo odwaro chuny matek kwom japur, nikech gwen gin gikmayudo tuo mapiyopiyo kendo gin gikma koyo ohingo kata liet mang'eny bende ohingogi, aeto ritogi bende oken tich mayot ahinya, nikech gin gikmadwarochiemo seche duto, to ka ipidhogi mang'eny, ginyalomwomi ka okigoo kwano nikech gichiemo mang'eny, kendo bechgi bende ber seche ma iusogi, to gweno bende seche mipidhe ka irite maber to obedo madongo kendo obedo machwe to manyuolo tong' nyuolo to ma iuso idhited be iuso, kendo ma in iwuon ichamo bende nitiere, gweno nikod benefits mang'eny ahinya kendo en kod ber mang'eny ahinya kwom japur , nikech inyalouse owuon okelni pesa, inyalouso tonge bende iyud pesa, Inyalo nyaka use kaka ring'o bende ne jokma dwachinje, kata ng'atma dwaropidho bende nyalobiro nyieo kwomi.

Nene wainji ka aol ahinya, nikech sombo gigi e tok ok en tich mayot, odwaro chiuny matek ahinya nikech sama iketonigo e toki to iwinjo ka oyot to sechema ka dipoo ni idhii kode kamabor, to iwinjo ka ijony ahinya keno igombo paro mondomi iwe lakini sama isesombe kamano, to iyudo pesa maber ahinya, nikech gichuli maber sechema iseting'ogi kisombogi kigologi e lorry, ka iterogi kama idwarogie, en tich man kod pesa to lakini omiyo ng'ato ol ahinya.

Pith mar winy mopogre opogre. Aneno ka ka goose ariyo, to gin goose ma odak maber ahinya nikech aneno ka gichwe kendo gidak maber. Aneno ka gin gi nyithindo kar ka matindo tindo, manyiso ni gidak maber kendo giyudo chiemo moromo, pi bende giyudo moromo. Ma e gima ber ka ng'ato timo seche mopidho chiaye kata, kata winy mopogore opogore e dala. Ber komiyo gi chiemo moromo, kata owegi nyaka thuolo bende mondo gi ba e alwora.

Dhiang' en lee maber, inyalouse to omiyi pesa, inyalouso chage to bende miyi pesa, to chageno bende inyalomadho in iwuon kendo iwinjo ka okonyo dendi, inyalotedo godo chae ba imadh, bende nyalo konyo dendi, dhiang' onogono be ogolo manure, to manureno inyaloketo e puodho to iyudo cham mang'eny ahinya, dhiang onogono be inyalochinj to iuso ringe e butcher nikech ringe be en ring'o mamit ahinya ma bende kelo pesa, dhiang' en gima nikod nengo ahinya nikech mago duto ka itimone to kata kiuse bende to inyaloyudo pesa mang'eny, manure mogolono be okochuno nyaka iter e puodho, inyalo kata uso ne ng'ato bende to kelo pesa, manyiso ni dhiang' nigi nengo ahinya e alwora.

Oket gwen kamaler kendo, oketgi kama ginyaloyude chieng maber marmondomii gioo, oketgi kama jokuoe oknyalyudogi e yoo mayot, kendo oketgi nyaka kama gikmoko machamogi kamoting'o olith, otenga kata ogwang' be oknyalyudogie, o maintain ler mar odgi, kendo o maintain miyogi chiemo moromo wang' saa, kendo o maintain nyaka miyigi pii bende marmondomi kik gichandre ne pii kata kikgichandre ne chiemo, mae bromiyo gwen obrobedo go mang'eny kendo gwen bronyuolone tong' mang'eny, kendo gwen brobedo machwe kendo dongo maber maonge chandruok moramora, to mae e kaka onego bedni orito gwendego.

Adwarong'eyo kaka itimo irrigation ei green house, adwarong'eyo kaka igero green house mar mondomi abende ager, adwarong'eyo gigo maitiyogodo e loso green house maber to adwaro mondo mi abed kod materials go mag loso green house, adwaro nyaka tangi mabiroketo e bath greenhouseno matimogodo irrigation nyaka pipes maketo godo, agolo godo pii ei tangi katero ei green house bende adwaro mar mondo mi anyal timo pith ma gikmopogore opogore ei green house marmondomi anyal bedo maber e pith.

Me en magawa, tijni ahero ahinya, nikech en tich makitiyo tokinyal dak kech, en tich mamiyo inyalotiyo to iyudo pesa to kamaiyude pesano, inyalo nyiewo chiembi ma chunyi osebedo ka gombo chamo ba icham, en tich maber ahinya nikech ing'eri gi jii mang'eny mopogoreopogore, kendo iyudo pesa tok ka isetiyo, en tich maber ma ng'ato onegobedni tiyo, nikech okelo pesa to bendo inyaloyudo chiemo michamo.

Diel en lee ma ringe mit ahinya, seche ma itere e butcher boyang'e to imiyi pesa kendo kiuso ringe be iyudo pesa manyiso ni en kod nengo e aluora, seche ma otwo to inyieo ne yien mar mondomi obed mangima , mano nyiso ni en kod nengo e aluora , diel pien dendeno seche mose yang'e, pien dendeno iyalologo gikmopogore opogore, manyiso ni en kod nengo e aluora, diel bende inyalouse kaka entiereni ne ng'atma dwadhi pidhe manyisoni en kod nengo e aluora, diel onogono inyalonyiedhe, to chageno iyalotedo godo chae imadh , kata inyalokuogo ipuo imadh , ma bende konyo del ahinya manyisoni en kod nengo, yo katakamano chageno be inyalouso ba kelni pesa manyisoni en kod nengo e aluora.

Oket kodhi mag yiengo e tubes madongo dongo mar mondomi ginyal yudo loo maber magilosoe roots, to omigi oolnegi pii pile pile mar mondomii ginyal, kikginer kokalo kwom chieng' mang'eny to oketgi bende kumaginyaloyudoe chieng' maber marmondomii gitegno sechema pod gitindo ka gichako dongo, to omigi pii pilepile to kik onyal oketgi sechemoko bende e tipo mar mondomii kik chieng hewgi manyalomiyo giwang'.

Tijni okahero nikech olilo aluora, nee kaka aluora ma karkae olil, jokmaketo gigi karkae bende ketogi aketa to gineno kaka aluora ma karkae chalo, to mae ok en responsibility ok en okonyis responsibility kwom jikmapuko yugi karkae, yugi onegobedni seche ma okel to iolo ei dust bin mar mondomi ki k gichid aluora, to sechema dust bin osepong to onegobedni igologi titerogi kamowinjore marmondomi kik gilil aluora kendo mae nyalokelo thoo ne lee man kwondegi nikech, seche ma gibirochamo gik mankarkae to ginyalochamo jwala ba gimuony to kagisemuonyo to nyalokelonegi chandruok e igi, to mae oken gimaber seche matimre kamae e aluora, en gimonego okawne action kendo onee kaka inyalokony e saa mowinjore.

Gini, kata bata mzingani, en lee ma ichame, inyaloyang'e ba ichame kata inyaloyang'e ba ius ringe manyiso ni en kod nengo e aluora, inyalouse kaka entiereno kendo en lee ma beche tek ahinya ei winy duto ma ipidho ei dala, beche tek ahinya kendo yude bende ok en gimayot ahinya manyiso ni ati seche ma iuse chande bende ibirouse pesa mang'eny manyiso ni en kod nengo e aluora, wanyalotiyo kode kaka security be nikech en gima okohero gikmakwinye , kendo en gimakwiny ahinya ma onyalokonyi e arita be manyiso ni en kod nengo e aluora, bende ringe mit kendo tonge bende dongo bende inyalotedo ba icham manyiso ni en kod nengo e aluora, to kata kamano tonge go be podi inyalouso bakelni pesa manyiso ni en kod nengo e aluora.